Handũ haha nĩ haronekana mũno tarĩ taũni-inĩ, na makĩria taũni-inĩ ici cikoragwo cirĩ nene ta Nairobi, na maũndũ marĩa ndĩrona haha mangĩngenia nĩ kuona ta rĩu bara cia gũkũ nĩ njega, na ciothe cironeka cirĩ na rami, ona ningĩ, nĩ kũroneka kũrĩ na mĩtĩ ĩrĩa kaingĩ ĩtũmĩkaga kũrehe rĩera rĩega, ona tondũ mataũni-inĩ rĩmwe nĩ gũkoragwo na mũnungo mĩũru nĩ ũndũ wa gĩko. Na kũrĩ na manyũmba manene marĩa kaingĩ matũmĩkaga marĩ ta maobici. Ona ningĩ nĩ kũronekana kũrĩ ta mũhatĩkanoa wa ngari, kũrĩa tũkari tũnini tũroneka tũrĩ tũingĩ, kaingĩ tũrĩa tũkoragwo nĩ twa mũndũ kĩũmbe. Ona nĩ harĩ na mbathi nene irĩa ikuaga mũingĩ kuuma kũndũ ngina kũndũ.

Handũ haha haroneka tarĩ mũndũ ũkĩte gwetha ũtungata wa mũingĩ, ũrĩa ũheanagwo wabici-inĩ ĩno, na ũkaheanwo nĩ andũ arĩa marĩ hau arĩa makoragwo mandĩkĩtwo wĩra hau. Ũtungata ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata kũrĩ customer a kambuni ĩno, tondũ, rĩrĩa mamahe ũtungata ũyũ, nao nĩ mahotaga gũcoka rĩngĩ ona gũtũũra kũu, na kũu gũkamateithia kũigithia andũ ao nĩ getha matigathiĩ kũheo ũtungata kũrĩ kambuni ingĩ irĩa ciraheana ũtungata ta wao.

Haha haroneka nĩ bamĩrĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkenete mũno, na nĩ maronekana ta mendanĩte nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa menakĩo. Ona ningĩ nĩ kũroneka ta he kĩndũ megũkũngũyagĩra, tondũ nĩ kũrokneka kwĩna irio mĩthemba ĩtiganĩte ta ngima, ona harĩ na matunda na marigũ, ona macungwa ona mũtumia ũcio nĩ aronekana akĩmekererĩra kĩrĩa kĩroneka ta nyama. Ona ningĩ mwena-inĩ wao nĩharĩ mĩthiguiti ona coda cia kũnyuo. Kũguo kũndũ gũkũ kũroneka nĩ bamĩrĩ ĩmwe nene ĩrĩa yendanĩte mũno, na nĩ makenaga hĩndĩ ĩrĩa mararĩanĩra hamwe, ona hĩndĩ ĩrĩa marakũngũĩra. Na nĩ makũngũyagĩra ũndũ o wothe ũrĩa me naguo. Tondũ nĩ kũronekana nĩ merutĩitre gũkũngũĩra ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa irio irĩa cirĩ hau metha-inĩ cirĩ nyingĩ.

Handũ haha haronekana tarĩ andũ mahũthĩrite njĩra cia kĩrĩu, na njerũ, irĩa mũndũ atarĩ na mũgũnda, no ahote kũhanda nyeni ciake na ona akorwo arĩ na kamũgũnda kanini, ona kana akorwo aikaraga nyũmba cia gũkombora na ndarĩ na mũgũnda. Ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ ũmwe wĩ raithi mũno, ona ũkoragwo wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru tondũ kaingĩ ndũhũthiraga mbeca nyingĩ kũwĩka. Kũroneka mathondekete kĩrĩa kĩhana ta tũkoroba, gĩkagayanio na kĩndũ ta maratathi marĩa ma naironi, ona ningĩ magekĩra tĩri na rĩmwe andũ amwe nĩ mekĩraga thumu, thutha wa kũharĩria kanyamũ kau, magoka maigĩte nyeni ciao irĩa marenda kũhanda tũrĩa tũkoragwo twĩ tũnini, tũgekĩrwo hau tĩri ũrĩ, tũgathi twambatĩtio tũkoroba-inĩ tũu. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega tondũ, nĩ ũteithagia mũndũ kũhanda indo nyingĩ, agĩtũmĩra o kaũndũ kanini, ona na thogora mũnini. Ona ningĩ nyeni ici nĩ cigũteithia mũrĩmi, rĩrĩa ndegũbatara gũthiĩ kũgũra, nĩ getha arĩe nyeni ona ningĩ rĩmwe no akorwo agĩciendia rĩrĩa ciangĩha.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ ikũnia-inĩ, nĩ mĩtĩ ya thaara, ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũhandwo. Rĩrĩa wahanda mĩtĩ ĩno, thutha wa mĩeri ĩigana ũno, nĩ ĩkoragwo na thaara mũiganu, ũrĩa ũngĩcoka ũũtue na ũũhe kĩndũ ta ng'ombe ona kana mbũri. Thaara nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ arĩa harĩ arĩmi arĩa marĩ na mahiũ tondũ, nĩ ũkoragwo ũrĩ irio cia cio. Ona ningĩ mũrĩmi ũrĩa ũrĩ na thaara, kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa ngina kuoma riũa rĩ rĩingĩ, ndakoragwo na thĩna wa kũrĩa ekũruta irio cia mahiũ make tondũ no gũthi mũgũnda-inĩ wake, na atue thaara ũcio ahandire. Thaara ũyũ ũkĩhandwo, nĩ ũkaragwo nĩ ũndũ wa bata gũkorwo nĩ ũramenyerera, na ũũthecererie wega thĩ, na ũrore waũthecereria atĩa, tondũ ũngĩũthecereria wĩinamĩte no wage gũkũra ona kana thaara ũrĩa ũkũmĩra ũkore wĩinamanĩte na kũguo ndũgakorwo na kĩndũ gĩa kũgetha rĩrĩa wakũra.

Ici nĩ nyamũ cia gĩthaka, irĩa cirĩ mũtitũ-inĩ ona kana kũrĩa nyamũ ciikaraga. Nyamũ ici nĩ cia bata, tondũ kaingĩ mũndũ aciona nĩ akenaga mũno, ona ũgakorwo na ũndũ wa kũgana ona wa gwĩkenera. Ũndũ ũngĩ, nyamũ ici nĩ citũmaga bũrũri ona kana gĩcigo ona kana rũrĩrĩ rwakwa rũgiĩ na mbeca, nĩ ũndũ nĩ cigucagĩrĩria agendi. Rĩrĩa agendi moka gũciona, nĩ marĩhaga, ona ningĩ nĩ mokaga rĩmwe na makaigithia, ũguo ũgatũma kũgiĩ na mbeca nyingĩ. Ona ningĩ, nyamũ ici nĩ citeithagia andũ, rĩrĩa marenda ũndũ wa gwĩkenia ta bamĩrĩ no mathiĩ kũndũ kũrĩa nyamũ cikoragwo matinde mũthenya mũgima magĩkenia. Nyamũ ici nĩ cia bata mũno na cibatiĩ gũtũra cimenyereirwo nĩ getha itigathire na irĩa ingĩ cithiraga.

Ndĩrona rũri rũrĩa rũkoragwo bendera-inĩ ya Kenya, na ũũ nĩ kũũga ati kĩbandĩko gĩkĩ ene nĩ a kuuma Kenya. Haha, ndĩrona gĩbandĩko kĩa andũ arĩa maroraga rĩera, kana arĩa matwĩraga kaa nĩ gũkura kana gũtikaura. Na nĩguo yandĩkĩtwo hau rĩtwa rĩao. Andũ aya makoragwo marĩ a bata ngĩciria tondũ, nĩ matũteithagia kũmenya rĩrĩa tũkũhanda, tondũ nĩ matwĩraga mbura ikaura ihinda rĩna kana mweri ũrĩkũ na hau arĩmi makahota gwĩbanga na makamenya nĩ irio irĩkũ ciĩkaga wega. Ona ningĩ, rĩrĩa mauga tarĩngĩ mbura nĩ ĩgũkorwo nene andũ arĩa makoragwo na kũndũ maikaraga kũndũ kũrĩa gũkoragwo na iguo, no makorwo na kahinda kaiganu ga kũthama na mathiĩ kũndũ igũrũ kũrĩa maĩ mategũikũrũka na moke mamakuĩte. Kũguo, andũ aya nĩ a bata mũno, na mabatiĩ gũkoragwo makĩheagwo mbeca cia kũigana, irĩa irĩmateithagia gwĩka maũndũ marĩa mabatiĩ na kũrora rĩera na nĩ getha makera andũ a kenya.

Kũgetha thamaki harĩ ũrĩithia wa thamaki, nĩ gũthiĩ hau thamaki cirĩ okoro nĩ ndemu-inĩ, ũgathiĩ na kĩndũ ta neti, ũkaruta thamaki irĩa ngũrũ, ũgaciruta maĩ-inĩ ũgaciĩkĩra handũ ta ndoo-inĩ, thutha-inĩ no ũthiĩ ũciendie kana angĩkorwo nĩ cia kũrĩa, kana akorwo nĩ ciaku cia mũkawa-inĩ no ũciĩkĩre maũndũ mau mothe. Thamaki irĩa ngũrũ rĩmwe nĩ ciendaga kũrutwo maĩ-inĩ, nĩ getha ũkahe tũu tũnini kanya ga gũkũra nĩ getha tũkorwo na handũ ha kũigana ha gũkũra. Kũgetha thamaki nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria harĩ mũrĩmi, tondũ rĩrĩa agetha, nake nĩ onaga mbeca ona akona akagĩa na umithio na ningĩ agathondeka baida. Thamaki nĩ ikoragwo cikĩgethwo na njĩra citiganĩte, mũndũ no akorwo na neti angĩkorwo nĩ kũndũ kũnene ta iria-inĩ nĩ mathiaga na tũtarũ tũkoragwo tũohereriwo neti nene irĩa cikũmateithia kũnyita thamaki irĩa nene nene.

Nĩ getha mũrĩmi ahote kũiganania thogora wa indo ta irio, ona mĩako hamwe na baita, no nginya eke mathabu make wega. No nginya rĩrĩa okorwo nĩ indo endia, no nginya akorwo aigĩte tuge okorwo arĩ na mwako akaiga gĩcunjĩ kĩa mwako kando agacoka akaiga gĩa baita ona thogora wa irio o gĩcunjĩ gĩgakorwo na mbeca cia cio. Hĩndĩ ĩrĩa eka ũguo, hĩndĩ ciothe nĩ arĩkoragwo na mbeca cia mabataro make, ona agatigĩrĩra mabataro na mahũthĩro make nĩ mahingio ategũkorwo na thĩna mũnene ona kana ategũtinda agĩkomba. Rĩmwe, angĩkorwo ndakũhota ũguo, no athiĩ kũrĩ ataaramu a mbeca , mamũbundithie ona kana mamũbangagĩre mbeca ciake ũrĩa arĩtũmĩraga kĩgĩna gĩkae, na nĩ getha mahinda mothe agakoragwo na mbeca cia mabataro make ona kana maũndũ marĩa arenda kũhingia. Wĩ ta mũrĩmi, nĩ kĩndũ gĩa bata mũno gũkorwo ũĩ gwĩka mathabu ma mbeca, tondũ ũngĩaga ũguo, mahinda mothe ũrĩkoragwo ũrĩkoragwo na hathara na ndũrĩkoragwo na mbeca cia maũndũ marĩa mangĩ tiga ma ũrĩmi.

Haha ndĩrona irio cia mũthemba wa ngima, irĩa cirĩ na kanyama hau, na nĩ harĩ na kĩenyũ kĩa kĩa ndimũ, ona kachumbari. Rĩrĩa ndĩraharĩria irio ici, nyambagĩrĩra na ngima, ngaigĩrĩra maĩ riko-inĩ, magatherũka, marĩkia gũtherũka ngacoka ngekĩra mũtu, ngakima, ngakũmba kũmba ngima ĩyo nginya ngatigĩrĩra nĩ yahĩa wega ngacoka ngamĩruta yarĩkia kũhĩa. Ngacoka ngoya nyama yakwa ngamĩkaranga wega, rĩmwe no ndĩmĩkĩre gĩtũngũrũ, nyanya ona kana ndania na hoho nĩ getha ikorwo na mũcamo mwega ona rĩmwe ta rĩu ĩno ĩĩ haha, ĩroneka ta arĩ nyama ya kũhĩhio, ĩhĩhĩtio wega ĩkoneka ĩrĩ na cama mũno. Na hau mwena-inĩ nĩ harĩ na kachumari karĩa gakoragwo nĩ mũtukanio wa nyanya na itũngũrũ, na nĩ gatũmaga irio cikorwo na cama mũno. Ona kĩenyo kĩu kĩa ndimũ rĩrĩa gĩatĩrĩrio nyama-inĩ ĩyo, kaingĩ nĩ ũkoraga nĩ kĩramĩongerera mũcamo mwega, ona ĩgakorwo ĩgĩcama wega rĩrĩa mũndũ ararĩa. Irio ici nĩ cia bata ona rĩrĩa ciarugwo wega cikoragwo cirĩ na cama mũno.

Wa mbere nĩ gũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa kũruta mbeca kandi-inĩ yaku tũtakwĩrĩte. Rĩmwe rĩrĩa mũndũ atũhe kandi, nĩ tũrutaga mbeca nini nĩ getha tũrore kana kandi ĩyo nĩ ya ma, ona kana nĩwe mwene, ona kana ĩrĩ na mbeca, ona ningĩ kana nĩ ĩrahũthĩka kana nĩ ĩraruta wĩra. Mbeca icio, nĩ ũgũcoka ũcokerio rĩrĩa ũragũra indo, tũkuoyaga nĩ getha tũrore kandi yaku, ona ningĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa woka kũgũra, ndũgũkorwo na thĩna ũkorete kandi yaku atĩ ndĩraruta wĩra. Twakũhoya ũtuohere nĩ ũndũ wa kũruta mbeca tũtakwĩrĩte, no twakwĩrĩra atĩ mbeca icio ti kũiywo ciiyĩtwo , nĩ ũgũcokerio rĩrĩa ũroka kũgũra indo mbeca icio nĩ cikũnyihio na mbeca irĩa irarutirwo kandi-inĩ yaku.

Mũndũ ũyũ aroneka tarĩ mũndũ wĩ rũrenda-inĩ rwa Kenya rwa kũrĩha magoti. Na akoneka tarĩngĩ arenda kũrĩha igoti rĩake, ona arĩ na thimũ na harĩ na laptop hau, irĩa cierĩ no acihũthĩre kũrĩha igoti rĩrĩa o mũndũ abatiĩ kũrĩha. Agĩka ũũ, nĩ nĩ arabuatĩrĩra watho wa kenya, ũrĩa ũkoragwo atĩ no nginya mũndũ arĩhe magoti make.

Ũrĩithia wa thamaki nĩ ũtheremete mũno gĩcigo-inĩ gitũ. Gĩtũmi kĩa maũndũ maya nĩ maũndũ matiganĩte ta, arĩmi a gĩcigo kĩu kũhĩmbĩria ũrĩmi wa thamaki. Andũ aingĩ thikũ ici nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi wa thamaki, ona matarĩ na njũĩ nene, magacimba ndamu, na magekĩra maĩ arabu magoka magekĩra thamaki ciao kũu. Ona ningĩ, ũteithio kuuma kwĩ thirikari. Thirikari nĩ ĩheanĩte mbeca kũrĩ arĩmi arĩa marenda kũingĩra ũrĩmi-inĩ wa thamaki, makamahe mbeca cia kũanjĩrĩria, ona gũtwarithia ũrĩmi ũcio na mbere. Ona ningĩ, ngũhingũka na kuongererwo gwa thoko cia thamaki, nĩ ũndũ ũmwe ũcangĩire harĩ gũkũra kwa ũrĩmi wa thamaki na ũgatũma andũ aingĩ mende na makaingĩrĩra ũrĩmi-inĩ ũcio.

Haha nĩ haroneka harĩ na nyũmba nene, na nĩ haroneka harĩ handĩkĩtwo kũndũ kũrĩa andũ magũraga indo kũrĩa gwĩtagwo Carrefour. Nyũmba ĩyo nĩ ĩroneka nĩ njega ona nĩ thaka. Hau thĩ nĩ kũronekana kũrĩ na ngari nyingĩ, na kũronekana kũndũ gũkũ no nginya gũkorwo nĩ kũndũ taũni-inĩ, tondũ kaingĩ nduka ĩyo yonekaga kũndũ mataũni-inĩ manene. Ona manyũmba marĩa me gũkũ, monekaga kũndũ kwĩna taũni nene. Ona ningĩ nĩ kũroneka kũrĩ na ngari, na makĩria ngari irĩa nyingĩ ciĩkuo nĩ ngari ici nini cia andũ kĩũmbe cia gwĩkuua. Na barabara irĩa cirĩ kũndũ kũu, nĩ cironeka cithondeketwo wega ona ikamenyererwo nĩ gũkorwo cirĩ na rami nĩ ithondeketwo wega kũrĩa ngari citingĩremererwo na cithiaga wega citarĩ na thĩna.

Ũndũ ũyũ, nĩ gũthambia kana gũtheria itĩ na njĩra ya kũhũthĩra macini. Macini ĩno nĩ ĩkoragwo ĩthondeketwo atĩ wahingũrĩra mbatoni ĩĩ hau, ĩkaruta rĩera rĩrĩa rĩoyaga rũkũngũ rũrĩa ruothe rwĩ gĩtĩ-inĩ kĩu. Ũgĩtua gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere, nĩ kũmũbundithia ũrĩa mũndũ atũmĩraga macini ĩyo. Macinĩ ĩyo no nginya ĩkorwo ĩkĩrĩtwo thitima-inĩ nĩ getha ĩhote kũruta wĩra. Ũkamuonia ũrĩa egwĩkĩra thitima-inĩ na harĩa egwĩkĩra, ona thutha wa hau, harĩa ekũhihinya nĩ getha yakane, na ambie kũruta nayo wĩra. Ona ningĩ nĩ ũbatiĩ kuonia mũndũ ũrĩa abatiĩ kũmĩigĩrĩra gĩtĩ-inĩ, ona nĩ mwena ũrĩkũ ũbatiĩ kũigĩrĩrwo, tondũ ĩngĩigĩrĩrwo ũũru kaingĩ nĩ ĩthũkagia itĩ na ĩkaruta indo irĩa ĩtabatiĩ kũruta gĩtĩ-inĩ kĩu. Kũguo, ũgĩtua gũbundithia mũndũ ũyũ gũbundithia mũndũ ũndũ ũyũ, ũbatiĩ kũmũbundithia wĩna ũbacĩrĩri mũnene nĩ getha ndagatuĩke wa gũthũkia itĩ agĩcitheria.

Ndiretĩkania atĩ thirikari nĩ ĩninĩte kana ĩkanyihia ungumania, tondũ o mũthenya gwakĩa kũrĩ na mohoro ma ũrĩa thirikari ĩthiĩte na mbere na kungumania. Kũndũ kũrĩa mabatiĩ mũno kũrora nĩ kũndũ ta mwena wa ũrigitani. Mũbango ũyũ mwerũ ũrarehirwo ũrĩa ũretwo SHA nĩ ũronekana ũtekũruta wĩra, o hĩndĩ thirikari ĩrauga atĩ nĩ ũraruta wĩra. Nĩ kũrĩ na mohoro marĩa maraumĩrĩte makauga, atĩ ũrĩa ũroraga rũrenda rũu kana ũrĩa waheanire, o mũthenya amũkĩraga ciringi harĩ o mbeca irĩa cirathi cirathiũrũrũka rũrenda-inĩ rũo. Ũguo nĩ kuuga atĩ mbeca nyingĩ cia Akenya rĩrĩa mararĩhĩra insurance ya thibitarĩ cithiaga kwĩ mũndũ kĩũmbe no hĩndĩ citiramaguna. Ona ningĩ, mabarabara, atongoria maugaga atĩ nĩ mathondekete mabarabara no hĩndĩ wathiĩ kũndũ ta icagi-inĩ, ũgakora barabara kũu kaingĩ cikoragwo nĩ ta tĩri ona no uge nĩ ta mũgũnda nĩ ũrĩa cirĩ njũru. Kũguo, thirikari ndĩnyihĩtie ũngumania, kĩndũ kĩrĩa ona ĩkĩte mũno nĩ kuongerera ungumania na nĩ mabatiĩ kũrora ũndũ ũcio.

Kũndũ gũkũ kũroneka tarĩ kũndũ gũtarĩ kwega mũno tondũ nĩ kũroneka hau mwenainĩ harĩ na rũĩ na rũĩ rũu rũkoneka tarĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo sewage ona rũkoneka rũrĩ na gĩko mũno. Hau mwenainĩ nĩ kũrĩ na atumia marahũra nguo, ndĩreciria maratara maĩ rũĩinĩ rũu magoka magacihũra makĩhũthĩra iraĩ ciao irĩa marĩ nacio. Ona ningĩ kũndũ gũkũ gũtironeka kũrĩ kwega tondu ũngĩrora harĩa nyũmba ciakĩtwo, ciakĩtwo hakuhĩ na rũi, rĩrĩa kũngĩũka kĩguo andũ acio no makuo. Ona ningĩ rĩrĩa gĩko kĩangĩha rũĩinĩ rũu andũ acio no marũare nĩũndũ wa gĩko kĩu kũingĩra mĩciĩinĩ yao.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno, na mũndũ no akorwo akĩwenda tondũ haha tũrona atumia eerĩ, arĩa mangĩkorwo nĩ arata a hakuhĩ, na ũmwe okĩte gũcerera ũngĩ. Andũ aya, nĩ maroneka mena gĩkombe kĩrĩa kĩngĩkorwo nĩ gĩkombe gĩa cai, kana ũcũrũ ona kĩndũ kĩngĩ o gĩothe gĩa kũnyuo. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ rĩrĩa mwacemania na mũrata waku, nĩ mũthiaga mũkaranĩria maũndũ angĩkorwo he maũndũ ũkũgeragĩra makũritũhĩire, ũkamwĩra na ũkarigwo na ũkaigua mũrigo ũcio wakũaũka o hanini. Ningĩ gũcemania na araata nĩ gũtũmaga mũndũ atheke, na gũtũĩkaga rĩrĩa watheka nĩ ũkoragwo ũkĩongerera maica harĩ mũtũrĩre waku ũkeyongerera kahinda. Kũguo, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega na ũngĩenda mũndũ angĩwenda tondũ rĩrĩa mwacemania na araata gũkoragwo o gĩkeno na maũndũ marĩa mothe ũkũiguaga makũhinyĩrĩirie ũkaigua ta waũrwo.

Haha, nĩ ndĩrona mũthuri ũrĩa mbica ĩmwe aroneka ta eyohete cuka, ona ningĩ mbica ĩngĩ nĩ aroneka ekĩrĩte gakuo karĩa kaingĩ gekĩragwo nĩ atumia arĩa mahũraga nguo ona kana atumia a thoko. Ũndũ ũyũ nĩ wa kũgegania tondũ kaingĩ, nduonaga mũthuri agĩĩka ũũ, tarĩngĩ gũthambia nyũmba, kũhũra nguo ona kũruga. Maũndũ macio kaingĩ makoragwo metĩkĩtio atĩ nĩ ma atumia, atumia nĩo mabatiĩ gwĩka ũndũ ũcio. No ningĩ haha nĩ turona mũthuri wĩna kĩo, ũrĩa wĩrutĩire gũtigĩrĩra atĩ kũndũ kũrĩa araikara nĩ gũtheru na nĩ gwathambio wega ona rĩera rĩa kũu nĩ rĩega. Ũndũ ũyũ nĩ wa kũmakania ona wa kũgeania no hĩndĩ ona guo nĩ wa gũkenia, kuona atĩ ona athuri nĩ mahĩmbĩirie mawĩra, na matirĩ na wĩtĩkio ũcio wa tene atĩ nĩ kũrĩ mawĩra ma atumia na ma athuri.

Handũ haha haronekana he maũndũ matiganĩte marathiĩ na mbere nĩtũkũmatambũra oũndũ oũndũ, wambere nĩ haroneka hena hurubaro ĩrĩa ĩkuĩte ihũa na kũronekana hau nĩ harendio igũa mũndũ ũngĩenda kũgũra, hau mwenainĩ nĩ harĩ na andũ angĩ marendia mĩhuto, harĩ mihuto ya athuri ona ya airĩtu ona ningĩ hau mwicoinĩ kũronekana ta harĩ mũndũ wagũra kĩndũ na rĩũ ararĩha kũgerera thimu. Ona hau hangĩ nĩharoneka marauma ndaracainĩ kũronekana tarĩ bara megũkĩrĩte maũme mwena ũmwe mathii mwena ũrĩa ũngĩ, ona ningĩ nĩkũronekana arĩa maraingĩra nomathii ũcio ũngĩ makaũmĩrĩra ũcio ũngĩ, na ningĩ nĩ kũrĩ na gari irĩa cirĩ barainĩ ya rami cirathii gwĩka maũndũ mao.

Mĩtaratara ĩrĩa ndũmagĩrĩra nĩguo ndigĩrĩre nĩ ndona umithio mũnene wa thamaki thĩiniĩ wa gatemu gakwa, nĩ gũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ciothe, thamaki cirĩ na irio cia kũigana irĩa cibatiĩ, ona ngacihe irio irĩa nĩcio cia thamaki handũ wa kũreka cirĩe igunyũ irĩa ci maĩ-inĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, maĩ marĩa me gatemu-inĩ kau, nĩ matheru na nĩ mega kũndũ kũrĩa thamaki cingĩikara wega itekũgĩa na mĩrimũ ona kũrĩ na tũtambi tũingĩ tũrĩa tumanaga na maĩ ma gĩko. Ũndũ ũngĩ ũrĩa njĩkaga nĩ gũtigĩrĩra atĩ, gatemu kau nĩ kahumbire hĩndĩ ciothe, nĩ getha indo njũru citikaingĩre irĩa cingĩũka kũhũrana na thamaki ona gũcirĩa ona kana irĩa cingĩrehe indo njũru gatemu-inĩ ĩrĩa ĩngĩtũma thamaki irware. Ona ningĩ gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa maraingĩra hau gatemu-inĩ nĩ andũ arĩa mabatiĩ kũingĩra to o mũndũ wothe ũngĩingĩra gatemu-inĩ kau.

Maũndũ marĩa ũbatiĩ kũrora ũndũ wa mbere na wa bata mũno, nĩ kana ũrĩ na handũ ha kũigana ha kũrĩithĩria thamaki. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata, tondũ harĩa ũgũĩkĩra maĩ nĩ getha ũrĩithie thamaki no nginya hakorwo he hanene na haiganu nĩ getha ũhote kũrĩithia thamaki irĩa ciothe ũngĩenda. Ũndũ wa keerĩ, nĩ kũrora kana wĩna ũhoti wa kũruta wĩra ta kũrutĩra thamaki icio wĩra irĩa cigũbatara. Ta rĩu ta gũcenjerio maĩ kũheagwo irio. Ũkarora kana maũndũ macio mothe no ũhote gwĩka. Angĩkorwo ndũngĩhota no wethe mũndũ wa gũgũteithagia. Ona ningĩ, nĩ kũrora kana wĩna maĩ maiganu ona kana nĩ ũrĩkoragwo namo hĩndĩ ciothe, tondũ thamaki nĩ cibataraga gũcenjerio maĩ mahinda kwa mahinda, no nginya ũrore ũhoti waku wa kuona maĩ marĩa ũgũcicenjeria. Ona ningĩ harĩa ũngĩona irio na ũraithi wa kuona irio icio cia thamaki. Angĩkorwo nĩ haritũ, ũndũ ũcio no ũhutie mũno ũrĩithia waku wa thamaki, tondũ kaingĩ ndũrĩhotaga kuona irio irĩa ciagĩrĩire na cibatiĩ na kũguo ũrĩmi waku ndũgũkorwo wĩ mwega.

Harĩ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũrabatara gũkorwo na ũũgĩ na ũmenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ, mũndũ ũyũ wĩ haha kũronekana nĩ ciondo aratuma, na nahau thutha nĩ kũronekana irĩa atumĩte. Nĩ getha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa kĩondo gĩtumagwo, ũrĩa marũrigi mohanagio na nĩ getha mũico mũico gĩgakorwo gĩ kĩondo, ona ũrĩa mĩkwa ĩkĩragwo. Indo irĩa ũrabatara nĩ ũmenye kũrĩa ndigi icio ciumaga, na ũngĩhota wethe kũrĩa cirendio na raithi nĩ ũndũ wa kũnyihia ngarama ya gũthondeka ciondo. Ona ningĩ wethe kũrĩa mĩkwa ĩyo mũndũ aigagĩrĩra mũtwe rĩrĩa arakuua kĩondo kũrĩa igũragwo na nĩ getha ũkamenderia ci hamwe ciothe.

Maũndũ marĩa ingĩenda kuona kuuma thirikari kũhetũkĩra intaneti, nĩ ta kũheana ngombo ciao irĩa maheanaga, ona kana marũni mao, ona ningĩ ona kana mbeca irĩa maheaga andũ rĩrĩa maramateithĩrĩria gũthoma, no nyende kuona cingĩhĩte mũno nenda-inĩ na nĩ getha andũ aingĩ mahote gũthiĩ na mbere na mathomo mao ũrĩa meriragĩria. Ona ningĩ, no nyende kuona magĩcabithia atongoria arĩa matararuta wĩra, makanĩkwo nenda-inĩ kũrĩa andũ othe mangĩmakinyĩra. Kũngĩgĩkinya ũguo, atongoria arĩa makoragwo macagũrĩtwo nĩ mũingĩ no merutanĩrie kũruta wĩra manyihie ungumania nĩ getha matikanĩkwo intaneti-inĩ.

Handũ haha haroneka ta arĩ mbica yoetwo mũciĩ mũnene wa Nairobi Kenya, gũkoneka kwĩna mĩtĩ mĩthaka mũno ĩrĩa ĩragucĩrĩria mũndũ, ona ningĩ gũkoneka kũndũ kũngĩkorwo na rĩera rĩega, tondũ wa mĩtĩ ĩyo. Ona ningĩ kũrĩ na manyũmba manene na maraihu marĩa kaingĩ makoragwo mataũni-inĩ manene, na manyũmba macio makoragwo marĩ mathaka. Ona ningĩ harĩa haraya nĩ haroneka kĩndũ kĩrĩa kĩhana ta KICC ĩrĩa ĩkoragwo yũĩkaine nĩ andũ aingĩ Kenya.